ĩno nĩ tuta, ya nyeni na nyanya, ĩroneka atĩ, ĩkoretwo ĩkĩhandwo mĩkebe-inĩ na ĩno ũteithio mũnene mũno, harĩ wa maĩ, maĩ maya nĩmarakorwo makĩingĩra mĩkebe-inĩ ĩyo, na magakorwo makĩrehe ũteithio mũnene mũno, nĩkũroneka atĩ, nyeni ici rĩ, na nyanya ici rĩ, cirakorwo na maĩ ma kũigana tondũ citirathimĩrwo maĩ, nĩkũroneka atĩ, mĩkebe ĩno nĩrakorwo ĩkĩiga maĩ, tondũ ndĩhutĩtie thĩ, no koguo rĩ, maĩ maya nĩmaraingĩra wega, magaikara harĩa, magakorwo magĩteithia mĩmera ĩno, mĩmera ĩno nĩhandagwo kaingĩ, kũrĩa gũkoragwo na riũa rĩnene, kana kũrĩa gũkoragwo kwĩna mbura nini, nĩũkoraga atĩ, nĩwahanda haha ũ kĩndũ ta nyanya, kĩndũ ta, nyeni ta cageti, managu, terere, matharũ, spinanji, nĩcihandagwo mũno njĩra-inĩ ĩno, wahanda njĩra-inĩ ĩno, ũgacoka ũgacirũta haha harĩa cianeneha, ũgatwara mũgũnda-inĩ, ũkahanda o irima-inĩ o irima-inĩ, okorwo nĩ nyeni ũkahanda irima-inĩ rĩayo, nyanya úkahanda irima-inĩ rĩayo, cigakorwo cigĩkũra wega, nogakorwo wa kuona irio ciaku cia kũigana, koguo maya nĩ maĩ na marateithia mũno harĩ ũrĩmi ũyũ.

Nĩ harĩ ngũrani, gatagatĩ ka nyeki, na, kĩndũ twĩtaga mbegũ, harĩ mahiũ, nĩũkoraga atĩ, kĩndũ ta nyeki, nĩkũrĩ kĩndũ twĩtaga thara, thara tũmĩigaga hamwe na nyeki tondũ nĩ kĩndũ kĩhandĩtwo, na gĩkaraiha, ningĩ nĩgũkoragwo na nyeki ĩrĩa ĩkoragwo ĩhandĩtwo, andũ nĩmahandaga mĩgũnda-inĩ ĩno mĩnene mĩnene, magacoka magakorwo makĩmĩkũnja, ĩ mĩigũ kana ĩ mĩũmũ, magakorwo makũhe mahiũ mao, kĩndũ ta ng'ombe. Wahe nyeki ng'ombe yaku, nĩkoragwo ĩkĩruta iria rĩingĩ mũno, ningĩ, nĩgũkoragwo na kĩndũ ta mbegũ, mbegũ nĩ kĩndũ ta mbembe, mbembe ici nĩiria cihandagwo, ciigakorwo cikĩgethwo, cikathandũrwo kana cigakorwo cikĩgũthagũthwo, cikaruta mbegũ icio, mbegũ cia mbembe rĩ, onacio ng'ombe nĩcirĩaga, kana mahiũ maku kĩndũ ta mbũri, wona ciarĩa, ona cio nĩcikoragwo ciagũtherema, nyeki nĩyendetwo mũno tondũ nĩkũrĩ nginya ĩrĩa mũndũ akoragwo agĩthiĩ rũru-inĩ, agathiĩ akarĩithia, ũgakora atĩ mahiũ maku nĩmarenda mũno gũkorwo cigĩcarĩria, kwoguo nĩ, ciothe nĩcikoragwo cikĩrehe, maũndũ mega harĩ mahiũ maitũ, ona gũtwĩka nĩkũringanaga na kĩrĩa mahiũ maku mendete kũrĩa, nĩkũrĩ mendete nyeki, na nĩkũrĩ makoragwo makĩenda mbegũ, kana irio iria cikoragwo cigĩthĩo ta mũtu.

Nĩkũrĩ mĩthemba mĩingĩ ya irio ĩrĩa ĩheagwo mahiũ mũthemba ũmwe rĩ, nĩ kĩndũ twĩtaga thara, thara nĩũkoragwo ũkĩhandwo mĩgũnda-inĩ ũgakora atĩ mũrĩmi o wothe wa mahiũ mũno mũno ta ng’ombe nĩmathiaga magatuĩra tondũ maugaga atĩ thara ũyũ nĩũrĩagwo kwa ihinda inene koguo ndũkũrehe hathara ũngĩkorwo nĩwahanda ona wathiĩ watũgũta mũthenya ta wa ũmũthi no wĩkare mweri ũmwe ningĩ ũkore thara ũcio rĩ nĩũnenehire nokorwo wa kũmĩhe rĩngĩ, nĩmaugaga ningĩ atĩ thara ũyũ nĩũteithagĩrĩria ng'ombe yaku ĩgakorwo ĩkĩruta iria rĩingĩ mũno, ningĩ ndũmaga na ihenya koguo rĩ mahiũ maku nĩmekũrĩa kwa ihinda inene kwina irio ingĩ twitaga nyeki ĩrĩa ya kũhandwo nĩũkoraga atĩ ona okorwo ndũgũkorwo ũgĩtwara ngómbe ĩno yaku rũru-inĩ kana ũthiĩ ũkamĩrĩithie no ũkorwo ũhandĩte nyeki yaku na nyeki ĩno nayo nĩyendetwo mũno nĩ mahiũ tondũ nĩmakoragwo makĩmĩrĩa kwa ihinda inene na makamĩria wega mategũtigithĩria, nĩmakoragwo makĩenda mũno tondũ nĩũkoraga atĩ nĩmekũrĩa nyeki ĩno makorwo makĩruta iria rĩingĩ kana nyama ciao cikorwo ci njororo na cikorwo ciakwendeka nĩ agũri arĩa othe makoragwo makĩenda kũrĩithia mahiũ.

Nĩgetha ũhe mũhĩa waku ng'ombe, nĩwagĩrĩirwo ũkareka ũniare maĩ mũno. Na rĩu rĩ, nĩgetha ũniare tũwĩigaga nja, harĩa hena riũa, tũkawaragania, nĩgetha ũkorwo wa gũita maĩ. Tondũ ũngĩhe ng'ombe yaku mũhĩa mũigũ, nĩũkoraga atĩ ng'ombe ĩyo nĩyanjia gũkorwo ĩkĩka kĩndũ tũĩtaga kũharwo. Na yaharwo nĩikoragwo ĩkĩrehe hathara tondũ nĩũkoraga atĩ, ng'ombe ĩyo nĩyahũrĩka mũno, nĩyaga kũruta iriia, kana igathiĩ ũguo, ingĩ ona nĩ ciharagwo mũno ũgakora ona nĩ ĩmwe nĩikuire. Koguo nĩ ũbatie ũkareka ũniare, na nĩgetha ũniare, mũndũ atigagĩrĩra atĩ ona waũhiha, ndũrauma maĩ ona tũnini, ningĩ nĩwoma, ũkahutahutia ũguo ũkaigua ndũrĩ na wĩigũ o wothe. Ningĩ nĩgetha ũniare wega, nĩtwendaguo atĩ, tũgakorwo tũkĩwĩiga handũ harĩ na mabati. Angĩ nĩmaigaga mabati igũrũ, kana kĩhemainĩ, ũgakorwo ũkĩũgarora. Ũkahutia mwena ũyũ, ũkaigwa nĩ ti mũigũ, ũyũ ũngĩ ti mũigũ. Waigua ti mũĩgũ ona hanini na ndũrĩ maĩ, ũgakorwo wa kũhe ng'ombe yaku. Ng'ombe nĩciendete mũno mũhĩa, tondũ nĩũteithagĩrĩria kũruta iriia. No ndũbatiĩ kũhe ng'ombe yaku mũhĩa, tondũ nĩigũkorwo ya kũharwo, kana ĩkorwo ya kũrigoya, na ũkore atĩ ng'ombe ino nĩithiaga ũguo ĩmwe ĩgakua, kana ingĩ cikaga kũruta iriia, kana cikaga cikanjia kũgĩa ndwari mwanya mwanya.

Mũrĩmi o wothe wa mahiũ, kana nyamũ ciake, atanambia ũrĩmi wake, nĩabatiĩ agakorwo agĩthoma, nakũmenya atĩ, kĩrĩa agũkorwo akĩhe nyamũ ciake, kĩndũ ta tũcui, kana tũnyamũ twake tũrĩa tũnini tũnini, nyamũ iria arenda cinenehe, nĩũbatiĩ gũkorwo wĩ nomenyo atĩ, irio iria ũgũkorwo ũgĩcihe nĩgetha cikorwo cigĩkũra gwa gĩkĩro kĩnene, kana cikorwo cigĩkũra na gũkinyanĩra harĩa ũrenda, rĩu nĩgetha mũndũ akorwo agĩka ũũ, nĩakoragwo akĩgereire mathomo, tondũ thikũ ici nĩgũkoragwo na ataramu arĩa marateithĩrĩria andu, gũkorwo magĩthoma, na kúmenya kĩrĩa megũcihe, nĩũkoraga atĩ, noũhe nyamũ ciaku irio mĩthemba, mwanya mwanya, kĩndũ ta mbembe, ũgakora atĩ tũcui tũtingĩkorwo tũkĩrĩa mbembe, rĩu kĩndũ tũciheaga, nĩ kĩndũ ta mũtu, nĩkũrĩ mũtu twĩtaga wa mash, ũrĩa tũciheaga, cigakorwo cikĩrĩa na cikaneneha, kĩndũ ta tũcaũ, tũcitinangagĩria, okorwo nĩ nyeki, ũgatinangia tũnini tũnini, kana thara tũnini tũnini, cigakorwo cikĩrĩa, koguo nĩtũciheaga irio, na irio ici tũciheaga mĩthemba ĩrĩa, tũgũkora atĩ, nĩtũracihe mĩthemba cigũkorwo cikĩhota kũrĩa, na kũmeria wega, tũcui nĩtũciheaga mũtu, kana njenga, njenga nĩ mbembe iria ciatũrangĩtwo, ũgakora atĩ nĩciendete mũno kũrĩa irio ta icio, na wacihe nĩcikoragwo cikĩneneha na gũkinyanĩria gĩkĩro kĩrĩa kĩagĩrĩire.

Mũrĩmi o wothe wa mahiũ, kana wa nyamũ, atanambia ũrĩmi wake, nĩakoragwo akĩrora maũndũ marĩa mamũrigicĩirie, nĩgetha amenye atĩ, rĩrĩa nyamũ ciake cigũkorwo cikĩrĩa, kana nĩ irio irĩkũ agũkorwo agĩcihe, ũndũ wa mbere nĩatĩ, mũ, mũrĩmi o wothe nĩakoragwo akĩrora kana, itũra rĩake kana kũrĩa kũmũrigicĩirie kwĩna nyeki ya kũigana, kana nĩkuraga, rĩrĩa kũraura, nyeki nĩkoragwo ĩgĩkũra kana gũgakorwo na irio nyingĩ, iria nyamũ cikoragwo cikĩrĩa, nĩũkoraga atĩ, kũndũ kũrĩa gũtauraga, nĩgũkoragwo na ng'aragu na hĩndĩ ĩyo mũndũ nĩethaga, kĩrĩa agũkorwo akĩhe nyamũ ciake kana kĩrĩa agũkorwo akĩhe mahiũ make, ningĩ to ũguo, mũndũ nĩaroraga atĩ, mĩgũnda ĩrĩa ĩkuo, ka nĩ mĩgũnda angĩkorwo akĩhanda kĩndũ ta thara, kana kĩndũ kĩrĩa nyamũ ciakae cingĩkorwo cikĩrĩa, koguo nĩ maũndũ maingĩ makoragwo marigicĩirie, to ũguo, mũndũ nĩaroraga atĩ, kana nĩ kũndũ kwĩ heho, ũngĩrora wone kũndũ kwĩ heho, nĩũkoragwo ũkĩmenya, akorwo nĩ mahiũ maku rĩ, nĩmegũkorwo makĩrwara nĩũndũ wa heho, okorwo ní kũndũ gũkoragwo na ng'aragu, kana gũkoragwo kwarĩte mũno, mahiũ maku magũkorwo makĩrĩa kĩ, mũndũ nĩaroraga, rĩrĩa kwĩna mbura, ũgakora ũkĩmahe ũtekũmahe maĩ mũno, rĩrĩa kwĩna riũa, ũgakorwo ũgĩcihe maĩ ma kũigana, nĩgetha citigakorwo cia gũkua, na cikorwo nĩ indo cia gũtherema mũno.

Nĩguo gũtigĩrĩra atĩ ng'ombe cia iria nĩciakorwo cikĩheyo irio njega na to irio njega, irio irĩa cigũtuma ikorwo ĩkĩruta iria kwa gĩkĩro kĩnene nĩ ciheyagwo irio maita maingĩ nĩ ũkoraga ati kwa mũthenya nĩcibatiĩ gũkorwo cikĩria irio maita ta matatũ kana mana na ti irio nini, irio nyingĩ irĩa cigũkorwo cikĩhũna. Nĩtũroraga atĩ to irio ciothe ciheyagwo mũndũ nĩ aroraga irio irĩa ciheyaga ng'ombe yaku iria, irio ta thara rĩ nĩ ũbatĩĩ ũgakorwo ũgĩcituĩra ũgacitinangĩrĩa ũgacihe rũcinĩ, mũthenya no ũgacihe kĩndũ ta nyeki, nyeki ĩrĩa ya kũhandwo cigakorwo cikĩrogota cikarĩa wega. Hwa-inĩ no ucicokerie ũgacihe thara kana ũgacihe mahuti ma waru kana mahuti marĩa mũgũtukanagia, okorwo nĩ ma mbembe ũgacihe cigakorwo cikĩrĩa na no ũkore atĩ wacihe rũcinĩ mũthenya na hwa-inĩ irio ici nyamũ yaku nĩ ĩkoragwo ĩkĩruta iria rĩingĩ muno na to iria rĩingĩ iria imata tondũ iria imata riumanaga na irio nyingĩ na irio irĩa citithagĩrĩria mũĩrĩ wacio tondũ ĩ na ũgima wa mũĩrĩ no nginya ikũhe iria na nĩgetha ng'ombe ikorwo na ũgima mwega wa mũĩrĩ no nginya ũgakorwo ũkũmĩhe irio irĩa cigũtũma ĩrute iria rĩega.

Nĩgetha wone umithio mwega harĩ ng'ombe yaku, nĩũbataire atĩ, rĩrĩa ũramĩhe irio korwo nĩ rũciinĩ ũgatigĩrĩra atĩ ng'ombe yaku rĩ, nĩyamba gũcama cumbĩ, nĩgũkoragwo na cumbĩ ũrĩa tũgũraga tũkahe ng'ombe nĩgetha ng'ombe ĩ no ndĩkage indo iria cibatiĩ mwĩrĩ-inĩ tondũ ũngĩcihe irio cia mũthemba ũmwe na ũkorwo ndũratukania na kĩndũ kĩngĩ, nĩũkoraga atĩ hena kindũ ciraga mwĩrĩ-inĩ kogwo nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ ng'ombe yaku nĩyakorwo ĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, nĩtũtukanagia irio ici ũgakora atĩ okorwo nĩ kĩndũ ta thara nĩtwakorwo tũgĩkĩra cumbĩ, cumbĩ ũcio twatukania na thara rĩ, nĩũkoragwo ũgĩteithĩrĩria mũno mwĩrĩ-inĩ, ningĩ to ũguo nĩgũkoragwo ta nyeki, ndũbatiĩ kũmĩhe nyeki theri, nĩũgatukania nyeki yaku na kĩndũ ta thara, kĩndũ ta mahuti ma mbembe, kĩndũ ya mĩrĩo ũgatukania na ũkahaka cumbĩ, nĩgetha ng'ombe yaku ĩkorwo ya kũgĩa indo iria ciothe cibatiĩ mwĩrĩ-inĩ. Ng'ombe no ta ũrĩa mũndũ angĩkorwo agĩkũra, mũndũ nĩabataraga kũrĩa irio mwanya mwanya ũguo noguo ng'ombe ĩkoragwo, ũkamĩhe irio mwanya mwanya nĩgetha ĩgakorwo ya kũneneha, ĩgakorwo ya kũgĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ, ũgima wa mwĩrĩ nĩũkoragwo ũgĩteithĩrĩria ng'ombe kũgia na iria rĩega, kana gũkorwo na nyama njega na nyama ĩrĩa yagĩrĩire gũkorwo ĩkĩrĩo nĩ andũ.

Nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ mahiũ makwa nĩmakorwo magĩtherema, kana gũciarithania, magakorwo makĩingĩha na gũkorwo marĩ mega, nĩngoragwo ngĩbuata mĩtaratara, ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩndeithĩrĩria. Ũndũ wa mbere nĩ atĩ, nĩngoragwo ngĩmĩhe irio iria cikoragwo cigĩteithia mũno. Irio iria ndĩciheaga nĩ irio ta mahuti ma kũhandwo, kana irio iria ndĩaga ngakorwo atĩ matigari maũ nĩ ngoragwa ngĩcihe. Kĩndũ ta ngombe nĩikoragwo ĩkienda irio cia kũhandwo mũno. Irio cia kũhandwo nĩ ta mbembe. Niwona mabebe maũ tũrutaga, icio ũngĩ cihe ngombe nĩciendete mũno na nĩokoraga atĩ wacihe, cigakorwo cikiingĩhia iria mũno kana okorwo nĩ ngombe ya ndume, ũgakora atĩ nĩyakorwo na hinya mũingĩ mũno, na nĩgetha ĩgĩe hinya ũcio no nginya ĩkorwo ĩkirĩa irio iria cikoragwo irĩ njega. Mahuti ma mbembe nĩmateithagirĩria ona kĩndũ ta mĩrio. Ningĩ nĩũkoragwo ũgĩcihe kĩndũ ta thara. Thara wahe ndume nĩkoragwo ĩkĩingĩria rugarĩ na hĩndĩ ĩyo ũgakora ngombe yaku ĩrĩa ya iria. Wona cianyitana cigakorwo igĩciarana na ũgakora atĩ nĩwona tũcaũ tũigananona. Harĩ mwaka nĩũkoraga atĩ ngombe nĩyakorwo ĩgĩciara na ĩgakorwo ĩgĩtherema. Hindĩ ĩyo ũkona atĩ nĩwakorwo wĩna maciaro mega. To ũguo ningĩ nĩndoraga atĩ to irio ndĩracihe nĩndĩciheaga indo ta ndawa iria cikoragwo cigĩteithia gũciarithania gũkũ.

Nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ, mahiũ nĩmakorwo nogima mwega wa mwĩrĩ, nonginya ũgakorwo ũgĩtigĩrĩra atĩ, nĩwacihe, irio mwanya mwanya, tondũ o irio, he kĩrĩa cirehaga mwĩrĩ-inĩ, nanĩgetha ũgakorwo ũkĩmenya atĩ, kwĩna irio cirehaga vitamini 'kwĩna iria cirehaga protĩini, nanĩgetha ũkorwo ũgĩtigĩrĩra atĩ, mahiũ maku rĩ, okorwo nĩ proteini mena ya kũigana, vitamini, mena ya kũigana, kwĩna kĩndũ twĩtaga kaciamu, kĩrĩa nonginya mahiũ makorwo nayo, nĩgetha makorwo magĩtherema, kana magũkorwo makĩrehe umithio, nanĩgetha gũtigĩrĩra ũguo, nĩkũrĩ irio iria cia kaciamu ũbatiĩ gũkorwo ũgicihe, nĩgetha wĩke ũguo rĩ, ũtukanagia ũkameya atĩ, rũci-inĩ nondĩcihe kĩndũ gĩa vitamini, mũthenya ndĩcihe kaciamu, kana ndukanie irio ici, nĩgetha o gĩkundi o gĩkundi kĩna, okorwo nĩ nyeki, hena nyeki, hena irio cia gũthĩa, iria cirarehe proteini, kana cirarehe kaciamu, hena cumbĩ ũrĩa ũrĩa ũrarehe kĩndũ mwĩrĩ-inĩ, he ũrarehe kĩndũ twĩtaga iron, koguo rĩ, ũgakorwo ũgĩtukania irio ici, nanĩgetha ũgakorwo ũkĩmenya atĩ, nyamũ yaku hatirĩ kĩndũ ĩkwaga mwĩrĩ-inĩ, okorwo nĩ ng'ombe, ĩna kira kĩndũ kĩrĩa kĩrahĩtanĩka, okorwo nĩ kĩndũ ta mbũri, ĩna kira kĩndũ kĩrĩa kĩra kĩratarania na kĩrĩa ĩbatiĩ gũkorwo ĩkĩheo.

Nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ, rĩrĩa ũrahe mahiũ maku irio nĩ watigĩrĩra atĩ gũtirĩ na wanangĩki wa irio ici nĩ ũkoragwo ũgĩka atĩrĩrĩ, ũgacihe handũ harĩa cikoragũo cikĩrĩra. No ũkorwo ũtinĩtie kĩ mũtaro kĩrĩa ũngikorũo ũgĩcihe. Mĩtaro ĩno nĩ kĩndũ ta mbao, ũgatinia mbao ĩyo, ũgakorũo ũgĩciikĩria irio hau nĩgetha ona irio rĩ citigakorwo cii ciagũitĩka thĩ. Tondũ nĩ ũkoraga atĩ no ũhe ng'ombe yaku irio, wahe ng'ombe yaku irio rĩ, ĩkoragwo ĩkĩrĩa rĩngĩ nĩ ĩgũkorũo ĩkĩananga tondũ nĩ ĩhũnire, ĩgakorwo ĩkĩgũithia thĩ ĩgakinyanga. Yakinyanga ndĩkoragũo ĩkĩria rĩngĩ, tondũ ĩkinyangaga ũgakora ĩngĩ ĩna ndoro ĩngĩ nĩngĩ nĩ ĩthugumĩire, na wakora atĩ ng'ombe yaku nĩ ĩthugumĩire irio ndĩngĩkorũo ya kũrĩa irio ico rĩngĩ. Koguo nĩgetha gũtigĩrĩra ũguo rĩ ũbatiĩ ũkamenya harĩa ũgũcihera rĩ ti handũ cikũgũa thĩ, na ciagũa thĩ rĩ nĩ handũ hatheru harĩa igokorũo cigĩkorũo cikĩrĩa rĩngi. Ningĩ nĩ ũtigagĩrĩra atĩ nyũmba yacio nĩ theru atĩ ona irio cingĩgũa nĩ ĩgũkorũo yakũrĩa rĩngĩ, kana ĩgakorũo ya kũrogota. Koguo ũgatigĩrĩra atĩ handũ harĩa ũracihera nĩ hatheru na ũracihera handũ mwanya na harĩa ikoragwo igĩkoma nĩgetha ũgakorwo ũkĩgirĩrĩria kwanangĩka kwa irio ici.

Macini nĩ ikoragwo ikĩnyihia wĩra mũingĩ mũno, ũrĩa ũkoragwo ũkĩrutwo mĩgũnda-inĩ itũ. Rĩmwe nĩ ũkoraga atĩ, tene nĩo makoragwo magĩcimba na gũkorwo magĩtubũria kũu thĩ, ũgakora atĩ, tene wakoragwo ũkĩandĩka andũ ta ikũmi, magakorwo makĩrĩma mũgũnda wakũ na nĩ mũgũnda mũnini, magatinda kũu angĩ magakũia. No thikũ ici kwĩna macini cia kũrĩma, ũrakora atĩ, mũgũnda mũnene ũgakorwo ũkĩrĩmwo nĩ kĩndũ ta itinga. Rĩkarĩma mũgũnda wothe na mathaa manini, na ndũgũkorwo ũgĩbatara indo nyingĩ, tondũ ũgũbatara o mũndũ ũmwe ũrĩa wĩna gĩtinga, ũrĩa ũgũka na macembe macio ma gĩtinga, amaharũkie, akorwo akĩrĩma mũgũnda waku na gũtigĩrĩra atĩ mũgũnda wakũ nĩ warĩmwo wega, na ũkanyihanyihia mathaa. Nĩngĩ to ũguo, nĩ gũkoragwo na macini, iria cikoragwo cikĩhanda. Nĩ citeithagia mũno tondũ, nĩ cikoragwo cikĩnyihia mathaa marĩa andũ magĩkoretwo makĩhanda. Ningĩ nĩ citeithagĩrĩria tondũ macini ici citiyaga koguo mbegũ ciaku citigũkorwo cigĩthiĩ hathara, ndũgũkorwo ũgĩthiĩ hathara atĩ mbegũ ciaku nĩ ikorirwo cikĩiywo nĩ andũ. Koguo macini nĩ ciakorirwo cigĩũka na nĩ citeithagĩrĩria andũ, na nĩ citeithagĩrĩria na njĩra nene harĩ ũkũria wa irio na kũrehe umithio mũnene mũnene mũno. Ningĩ tondũ nĩ ikoragwo ikĩgetha na gũtĩgĩrĩra atĩ, gũtirĩ na irio ciora. Koguo ũgakora atĩ, nĩ ũrakorwo na bainda nene mũno harĩ rĩrĩa ũrakorwo ũkĩrĩma irio ciaku.

Gĩtũmĩ kĩngĩ kĩrĩa gĩtũmaga atĩ, arĩmi aingĩ makorwo makĩenda gũkorwo makĩrora indo iria cikoragwo cikĩhũra ndawa, nĩ atĩ nĩmakoragwo makĩenda kũhũthia wĩra wao. No ũkore atĩ nomakorwo makĩenda kũandĩka andũ, arĩa magũkorwo makĩhũra ndawa irio ciao. Na gĩtumi kĩngĩ nĩ atĩ, ndawa iria cirahũrwo nĩkũringanaga na mũndũ arenda ndawa irĩku. Kwoguo no nginya ũkorwo ũkĩrora kĩndũ kĩrĩa ũratũmĩra nĩgetha ũkorwo ũkĩhũra ndawa ĩyo rĩ, nĩkĩrĩkũ, na nĩũkũhota gũkua. Kĩna kĩndũ tũitaga mbombo. Mbobo rĩ, nĩtũmĩkaga kũhũra irio ingĩ ndawa, na mũndũ nĩakoragwo akĩmĩkua na mũgongo wake, na rĩu rĩmwe nĩũkoraga atĩ, mũndũ rĩrĩa arakua mbombo ĩno, nĩwe areigĩrĩra, koguo nĩmaroraga atĩ mekũhota gũkua atĩa mbombo ĩno, na mekũhota atĩa kũhũra nayo ndawa irio ciao, iria marakorwo makĩrĩa o mũthenya o mũthenya. Kĩndũ kĩngĩ gĩtũmaga andũ mahũre irio ndawa, nĩgũkorwo marenda cithereme na ihenya, kana cikorwo ciagũkũra na ihenya mũno. Nĩkio gĩtũmaga atĩ, warĩa irio imwe, ũkona ici nĩcikũrĩte na ihinda inini onagũtuĩka cirahandĩtwo ihinda ikuhĩ. Ũgakora atĩ, okorwo nĩ kĩndũ ta nyanya, kĩahũrwo ndawa gĩkorwo gĩgĩkũra ihenya mũno. Kwoguo arĩ arĩmi aingĩ nĩmakoragwo makĩrora, kĩndũ kiũ marahũra ndawa okorwo nĩ nyanya, kana nyeni, cirakorwo cigĩkũra naihinda rĩigana atĩa, na mekũhota gũkua ihinda rĩigana atĩa.

Nĩgetha macini cikorwo cikĩrehe umithio mwega mũgũnda-inĩ, no nginya cigakorwo cikĩmenyererwo na njĩra njega, nĩũkoraga atĩ, kĩndũ ta macembe warĩkia kũrĩma na kĩo ndũbatiĩ gũkorwo ũgĩte macembe macio kana ũkĩmaiga nja kana makorwo ma kũurĩrwo, ũbatiĩ ũkamathambia ũgatigĩrĩra atĩ macembe maya nĩmakorwo makĩũma, no mome na riũa kana ũgakorwo nĩũramahura na gĩtambaya ugatigĩrĩra nĩ moma wega ũgacoka ũkamacokia nyũmba-inĩ ningĩ, matibatiĩ gũtigwo nja tondũ watiga macembe maya nja nĩũkoraga atĩ nĩmakorwo ma kũgaca, magaca magatuha na rĩu matuha ũgakora atĩ mũndũ ndarahota gũkorwo akĩrĩma namo, ningĩ nĩgũkoragwo na indo ĩngĩ ta itinga, itinga rĩrĩ no nginya ũgakorwo atĩ o hĩndĩ o hĩndĩ nĩũrakorwo wa kũrĩrora kana nĩrĩitĩte ũiro kana nĩrĩthũku nĩgetha rĩrĩa rĩoka mũgũnda-inĩ waku rĩ rĩtigũkorwo rĩa gũkũgia rĩgũkorwo rĩkĩruta wĩra wega na njĩra nene, ningĩ kwĩna indo twĩtaga kĩgethigethi, kĩu nĩ kĩrĩa kĩgethaga kĩndũ ta ngano kana indo ingĩ ta mahũa kana nyeki ĩrĩa ya kũhandwo, rĩurĩ, nĩgetha igethi cikorwo cikĩruta wĩra mwega no nginya ũgakorwo ũkĩrora kana nĩ thũku handũ okorwo ti thũku ũgakorwo ũkĩrora kana ningĩ nĩciraita maguta kana nĩciraita ũiro, ũgakorwo ũgĩthoneka nĩgetha cikorwo cigĩguteithia muno harĩ mũgũnda-inĩ waku.

Nĩ kũrĩ mathĩna monekanaga, hĩndĩ ĩrĩa o mũrĩmi o wothe, ũrĩa ũtũmagĩra macini, arakorwo agĩtũmĩra mĩgũnda-inĩ yake, ũndũ ũmwe nĩatĩ, nĩkũrĩ macini cikoragwo ciĩ thũku, kĩndũ ta gĩtinga, ũgakora atĩ macembe macio, mamwe nĩ maunĩku, na rĩrĩa mararĩma, matirahota gũkorwo magĩcimba wega, kana gũkorwo makĩruta nyeki thĩ, rĩu rĩ, nĩgetha kũrora ũndũ ũcio, o mũrĩmi o wothe nĩabatiĩ atĩ, agĩkaba kũingĩria kĩgethi gĩake kana gĩtingatinga gĩake mũgũnda-inĩ, agakorwo wa gũthuthuria, kana macembe nĩmanyitĩte wega, kana kwĩna icembe riunĩku, kana ríkaumana, ningĩ, nĩabatiĩ atĩ, ona arĩkia kũrĩmĩrwo nĩ itinga rĩ, agacoka thutha, akarora kana hena handũ hatigie, okorwo nĩ handũ he hatigĩtie, no akorwo akũrĩma we mwenyewe, kana akarora atĩ kwĩna mũndũ angĩta oke arĩme, kanarore ũrĩa hahana, ningĩ nĩũkoraga atĩ, kwĩna matinga mamwe marakorwo magĩtinia kĩndũ kĩría ũtarendete, okorwo nĩ handũ hena mĩtĩ, gĩtinga gĩtikoragwo gĩkĩrĩma, koguo nonginya, we ta mũrĩmi, ũgakorwo ũkĩrora gĩtigakorwo gĩgĩtinia mũtĩ waku, kana matunda maku, kana kĩrĩa ũtakwendaga kĩrĩmĩre, koguo nonginya ũkorwo ũkĩrora, maũndũ marĩa megũteithia, kweheria mathĩna marĩa mokanaga na kũhũthĩra macini ici, ta itinga kana igithiathi.

Ũrĩmi wa itũngũrũ, nĩũkoragwo na maũndũ maingĩ mũno, marĩa mahũthĩkaga, nĩguo itũngũrũ icio cikorwo cikĩhandwo, na kũrĩmĩrwo na gũtuĩka atĩ nĩciakinya handũ ningĩ cigũkorwo cikĩgethwo, rĩu rĩ, nĩkũrĩ macini citũmĩkaga, ta matinga, matinga maya makoragwo rĩ, makĩenja mĩtaro. Tondũ itũngũrũ cihandagwo mĩtaro-inĩ ĩyo rĩ, ũtũmagĩra itinga, rĩgacimba wega, rĩkaharagania, ciaharagania rĩ, ũgacoka ũkoya itinga rĩu, ũka rĩtwara handũ harĩa ũrenda itũngũrũ icio cikorwo cikĩhandwo. Ũgathima wega, ũgacoka ũkareka iti itinga rĩrĩ rĩenje mĩtaro, rĩenja mĩtaro rĩ, ũkareka atĩ mĩtaro ĩno ĩikare ta thikũ igĩrĩ, kana ithatũ, yaikara thikũ ta ithatũ, ũgoka ĩgekĩra tũtũngũrũ twaku tũrĩa ũrenda tũkũre, kana ũrĩa ũrenda ci cigane, wona wa ruta ũguo rĩ, ndũgũtũmĩra itinga rírĩ gũkunĩka, nĩ kũrĩ andũ matúmagĩra iti ma macembe mao, angĩ magatũmĩra matinga mao, gũkorwo magĩthika, koguo nĩwe nĩũgũcagũra kĩrĩa ũrenda gĩkorwo gĩgĩthika itũngũrũ ciaku, wona gĩathika, nĩgũkoragwo na mbura ĩkaura, kana okorwo ti mbura, ũgaitĩrĩria maĩ oũrĩa ũrenda gũkorwo ũgĩkũra, ningĩ ũkoya mbombo yaku ũkahũra ndawa, nĩgetha itũngũrũ ici citagũkorwo cia kũrwara, ningĩ nĩgetha cikinyie handũ harĩa ũrenda cikinye nĩgetha cikorwo cigĩkũra.

Macini cia ũrĩmi, nĩcibatiĩ cigakorwo cikĩmenyererwo na njĩra nene, nĩgetha cikorwo cikĩhota gũteithia hĩndĩ ĩrĩa tũrenda gwĩka ũrĩmi mĩgũnda-inĩ itũ. ũndũ wambere nĩatĩ, macini ici nonginya cigakorwo cigĩthambio, o hĩndĩ ĩrĩa ciakorwo ciaruta wĩra, wona i okorwo nĩ kĩndũ ta gĩtinga kĩarĩkia wíra, nĩũbatiĩ gũkorwo ũgĩthambia macembe, nĩgetha matigakorwo macembe ma kũgaca, ũndũ ũngĩ nĩatĩ, cigakorwo cikĩigwo handũ harĩa hatarĩ nohehu, kana wũigo o wothe, ũngĩiga macini ciaku harĩa hena maĩ, kana handũ harĩa hena wũigũ, nĩũkoraga atĩ, kĩndũ ta macini icio rĩ, kana macembe macio ma macini rĩ, mahotaga gũthiĩ ũguo makagaca na maka, magaca rĩ, ũkoragwo, ũkona atĩ, matirahota kũrĩma wega, kana nĩmagaca ũndũ atĩ matuha mũno, na mangĩhota gũtuha matikoragwo makĩrĩma wega. Ningĩ macini ici, nĩũbatiĩ ũkaroraga, okorwo nĩ kĩndũ gĩtũmagĩra maguta, kana betũrũ, kana ndithũrũ kĩrĩa kĩhũthagĩra rĩ, ũkarora atĩ, gĩtinakorwo gĩathira, tondũ gĩathira nĩ itinga rĩaku, kana macini yaku itiagĩrĩire kũruta wĩra hau ũguo, ningĩ, ũgatigĩrĩra atĩ, kĩndũ ta wũiro, nĩwatinda ũgĩcenjia cenjia nigetha gĩkorwo gĩa kwendereithia wĩra waku, wũiro ũngĩkorwo wĩ mũirũ, nĩũkoraga atĩ ndũrahota kũruta wĩra mwega, koguo tũngĩmerera tũngĩmenyerera mũno maũndũ maitũ, nĩtũgũkorwo na ũrĩmi ũrĩa ũgukorwo na umithio, mĩtũrĩre-inĩ itũ.

Macini cia gũkama nĩcirehete maũndũ mega mũno tondũ nĩũrakora atĩ wũigĩrĩrĩki mũnene ũrĩa mũndu arakoragwo naguo atĩ no nginya ũthie gũkama mahinda maigana ona, no nginya ũthambie nyondo icio cia ng'ombe ũkorwo ũgĩcihaka maguta ũkorwo wee mwenyewe wĩ mũtheru, nĩũrakora atĩ maũndũ ta mau nĩmanyihĩtio mũno tondũ macini ici nĩciũkĩte kũrehe maũndũ mega mũno. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩmoyaga ndagĩka nini gũkama ũgakora mũndũ aroyaga mathaa merĩ gũkorwo agĩkama ng'ombe ciake ciothe ongorwo nĩ ng'ombe ta ithatũ nĩũrakora macini wacirekereria ihinda rĩmwe ng'ombe ciaku cigũkorwo cigĩkamwo ihinda o rĩmwe ndũgũkorwo atĩ ũkiuma harĩ ng'ombe ĩngĩ ũgathie ũgakama ĩno ĩngĩ ningĩ ũgaikaikara ũgathie ũgakama ĩngĩ. Ningĩ mũndũ ndarakorwo akĩnoga moko tondũ andũ aingĩ nĩmakoragwo makĩnoga mũno moko na angĩ magakorwo makĩrwara nĩũndũ wa gĩtinda makamĩte kwanja korwo ng'ombe ciaku nĩ nyingĩ ng'ombe ũkĩrora ng'ombe ta ithano ithathatũ mũgwanja nĩũgũkora atĩ nĩwanoga moko maku mũno, no macini icio ona wĩna ng'ombe icio ithathatũ kana mũgwanja ũrakorwo ũgĩcikama ihinda o rĩmwe na ndũkũnoga ona handũ ona hamwe. Ningĩ iria rĩtikoragwo rĩgĩitĩka macini ici nĩiteithagia mũno tondũ rĩrĩa mũndũ arakama na moko nĩũkoraga atĩ iria nĩrĩraitĩka no macini ici nĩiteithagĩrĩria atĩ iria rĩtikoragwo rĩgĩitĩka ona kanini. Koguo nĩcikoretwo cikĩrehe maũndũ mega mũno mĩtũrĩreinĩ ya arĩmi othe.

Ng'ondu nĩcikoragwo cikĩenjwo rita rĩmwe kwa rĩmwe, harĩ mwaka, nĩgetha wenje rĩ, nĩúroraga kana ĩna manyoya maingĩ, manyoya maya ma mbũri rĩ, nĩũkoraga atĩ rĩmwe nĩmaranyita indo rĩrĩa ĩrahetũka, thĩgĩngĩ-inĩ, kana rĩmwe ona ũngĩheo kana mbũri ũgakora atĩ, nĩyanyiha, rĩurĩ, nĩgetha nyenje rĩ, nĩndũmagĩra kĩndũ twĩtaga magathĩ, he magathĩ ndũmagĩra, rĩrĩa ndĩrenda kwenja mbũri ciakwa. Ngawũingĩria ciara harĩa, ngathiĩ ngĩmĩenjaga, nginya rĩrĩa ĩ ngũrĩkia, nĩ wĩra ũkoragwo wĩ mũritũ, tondũ nonginya njoe mbũri ĩmwe ĩmwe, na nonginya njoe mathaa maiganona, mbũri ĩmwe nĩnyenjaga na ndagĩka ta mĩrongo ĩrĩ harĩ mbúri ĩmwe, nakorwo ndĩna mbũri ta ikũmi nĩwona nĩngwoya ihinda inenanene, ríu nĩũkoraga atĩ, rĩmwe nĩndĩranoga, nongunĩke mũno, ingĩona macini ĩno ya kwenja ng'ondu ciakwa na mbũri ciakwa, tondũ nĩngũkorwo ngĩteithĩka, ndigũkorwo ngĩnoga mũno, na nĩngũkorwo ngĩcienja ciothe ihenya ihenya. Rĩmwe nĩngoragwo nĩndanoga moko mũno, kana rímwe ngoya ihinda inene, rĩu macini ici nĩcikũndeithĩrĩria, kuoya ihinda inini, kana ndacitwara handũ, ngonya ihinda inini harĩa cirathii kwenjerwo, koguo nĩngũkorwo ngĩgunĩka mũno nondũ ũyũ wa kwenja ng'ondu ciakwa.

Wona ngano yatwĩka atĩ nĩyoma, nayakũra wega, hĩndĩ ĩrĩa yoma, ĩgacenjia rangi, nĩtútũmagĩra kĩndũ ta kĩgethi, tũgĩtaga kĩgethigethi, nĩkĩo gĩcokanga gĩgathiĩ gĩkũrũrĩte ngano ĩrĩa, gĩkamĩoha wega, nĩkĩrkagia mahuti, gĩkamĩiga mwanya, gĩgacoka gĩkoya ngano, gĩkamĩiga mwanya, gĩgathiĩ gĩgĩkonyoraga ngano ĩrĩa, gĩgacoka gĩkamĩkíra macini-inĩ yayo, kĩamĩkĩra macini-inĩ yao, nĩtũkoragwo tũkĩmĩoya ngano ĩyo, tũkaiga macini hakuhĩ, twaiga makonia hakuhĩ, no macini ĩno twĩtaga kĩgethgethi, ĩrĩa yoyaga, ĩgekĩra ngano itũ harĩa tũrenda ĩkĩrwo, okorwo nĩ mĩkebe-inĩ kana makonia-inĩ, ĩgakorwo ĩgĩkĩrwo makonia-inĩ, nahau nĩteithagia tondũ nĩũkoraga atĩ nĩyanyihia wĩra, ningĩ, nĩ macini ĩteithagia tondũ ndĩteangaga ngano mũno, rĩmwe nĩũkoraga atĩ okorwo nĩ mũingi, nĩ makoragwo magĩte ngano mũno, ĩrĩa ĩ mĩico-inĩ, kana ĩrĩa ĩ kũu gatagatĩ-inĩ, no macini ĩno, ĩkũrũraga ngano yothe, ĩkoya ngano ya igũrũ na ya gatagatĩ, ĩgatigĩrĩra atĩ, nĩ yamĩkonyora wega, naya, yaiga mahuti kando, no mahuti magakorwo me kando, ĩgacoka ĩkoya o ngano ĩrĩa ĩkamĩkĩra makonia-inĩ, rĩu nĩkoragwo ĩgĩteithia mũno, tondũ aikari aingĩ, matihotaga kũruta ngano o enyewe, nonginya mahũthĩre macini ĩno ĩtagwo kĩgethi.

Tũcui rĩrĩa tũrĩ tũnini, nĩgetha tũkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ na nĩgetha tũnenehe tũtuĩke ngũkũ nene, nĩtũbataraga gũkorwo tũkĩrorwo na njĩra njega na ũndũ wa mbere, nĩ atĩ andũ aingĩ nĩmakoragwo magitũmĩra kĩndũ tũĩtaga thitima gũkorwo makĩrehe rugarĩ harĩ tũcui tũtũ. No ningĩ kwĩna njĩra ĩngĩ mangĩkorwo magĩteithĩrĩria nĩgetha tũcui tũtũ tũkorwo tũkĩneneha, nĩ kũrĩ kĩndũ twĩtaga solar ĩrĩa ĩkoragwo ĩkĩrehe rugarĩ, wona solar ĩno rĩ, ĩkoragwo ĩgiteithĩrĩrio nĩ kĩndũ twĩtaga riũa, riũa rĩanyita solar ĩno, solar ĩyo ĩkagĩa rugarĩ, rugarĩ ũcio nĩguo ũtũmĩkaga ta thitima, nĩgetha ũndũ ũcio ũkorwo wagĩrĩire rĩ, no nginya ũkorwo ũgũrĩte solar yaku ũkamĩiga nja okorwo nĩ mabati-inĩ kana nja, yanyita rũgarĩ kana yanyiita mwaki ũgoka ũkaiga harĩa hena tũcui, to ũguo nĩkũrĩ mĩkebe ĩngĩ twĩkagĩra maaĩ, wekĩra maaĩ , maaĩ maya nĩmateithagĩrĩria, maaĩ mahiũ magateithĩrĩria tũcui tũtũ tũkaigua rugarĩ ũguo ndũgũtinda ũgĩakia thitima kana ũgĩtinda ũkihũthĩra thitima atĩ nĩgetha tũcui tũtũ tũkorwo tũkĩigua rugarĩ. Maaĩ maya rĩ, ũkamaiga gatagatĩ-inĩ haria tũcui twaku tũrĩ, tũcui tũtũ tũgakorwo tũkĩigua rugari na hĩndĩ ĩyo tũtingiigua heho na tũtĩngĩkorwo twa kũrwara, kana gũkorwo twa gũkua atĩ tondũ nĩtũraigua heho, kogwo nowĩkĩre maaĩ na maaĩ nĩmateithagia na njĩra nene na matirĩ goro, matirĩ thitima marahũthĩra no maaĩ mahiũ.

O mũrĩmi arĩkia gũcimba mũgũnda wake, atũmĩrĩte macini rĩ, nĩũkoraga noko nĩ aratũmĩire gĩtĩnga, gĩtinga kĩu rĩ, kĩrarĩma no kĩratigia makĩrĩa manene mũno. Makiga mau manene rĩ, tũmetaga makiga tondũ nĩmakoragwo makuĩte tĩri mũingĩ mũno. Ndũngĩhota kũhanda wĩna makiga mau. Na nĩgetha ũmahũre harũ rĩ, hena kindũ twĩtaga reki, reki nĩkoragwo ĩgĩkũrũra kana kũnyihanyihia makiga mau, nĩgetha makanyiha. Rĩu ũndũ twĩkaga nĩatĩ, nĩtũtũmagĩra macembe kũhũra harũ. Wahũra harũ na macembe rĩ, tĩri ũcio ũgakorwo ũkĩhũtha. Na ũhũthaga atĩa? Nĩtondũ nĩwarekarekania, na ndũgũtũmĩra maĩ, ũkũhũra harũ na macembe maku. Ũkagũthagũtha hanini hanini, kahora kahora nginya ũkarĩkia, ũkona tĩri ũcio nĩwororoa, kanĩmatiga gũtuĩka ũnyitanĩte mũno, na makiga maku rĩ, nĩmakorwo makĩnyiha. Rĩu hĩndĩ ĩyo no ũkorwo wĩna njĩra hũthũ ya gũkorwo ũkĩhanda, kana gwĩka ũndũ ũrĩa ũrenda gwĩka. Hĩndĩ ĩrĩa itinga nĩrĩkoragwo na maũndũ maingĩ, tondũ hindĩ ĩria warĩkia kũrĩma na itinga, nĩũkoraga ona ndũngĩkĩra tuta. Koguo makiga mau rĩ, nĩmatũmaga tuta ĩgakorwo ĩna ũritũ mũno wa gwĩkĩrwo. No nĩgetha ũteithĩrĩrie, nonginya ũkahũra harũ, na tũhũraga harũ na njĩra ya gũtũmĩra macembe maitũ.

Macini cia kũhanda nĩcikoretwo ikĩreta mogarũrũku maingĩ mũno tondũ ũndũ wa mbere nĩa atĩ, tene andũ maratũmagĩra andũ, ũgakora atĩ nĩmakombora andũ arĩa megũka menje marima ma kũhanda macoke mekĩre mbeũ kũu marimaĩnĩ na macoke mathike, wee ta wĩ mũndũ rĩ nĩũkoraga atĩ nĩũrakora ũkĩhũthĩra mbeca nyingĩ rĩrĩa ũrarĩha andũ aya, na rĩmwe andũ aya nĩũkoraga nĩmarakũiya mbeũ ciak. Rĩmwe nĩũkoraga atĩ ũraneanĩte gacuku kamwe ka mbembe no kĩrĩa kĩa handwa no okorwo nĩ kiro ĩmwe kana kiro igĩrĩ, ũgakora atĩ andũ nĩmarakorwa makĩiya ,angĩ to kũiya nĩmagũthũkangia, nĩũkoraga atĩ andũ nĩmathũkangia mbeũ mũnó kana angĩ magakorwo magĩitanga thĩ na rĩũ gũthũkia kũu makona nĩkũrarehera andũ hathara norĩrĩa macini cirokire nĩcirateithia na njĩra nene, macini ici rĩ, warekereria macini, macini ĩthiaga ĩkahanda weega na ĩgathika na ndĩgũkorwa ya kwananga mbegũ ciaku rĩũ ũgakora atĩ hatirĩ hathara ũrathiĩ tondũ nĩũratũmĩra macini, ningĩ macini ĩno ũhũthagĩra ihinda inini, andũ mangĩratũmĩrire ithaa rĩmwe ũgakora atĩ macini ĩno rĩ yatũmĩra na ndagĩka nini mũno na ĩgakorwo ĩkĩrĩkia kũhanda handũ hanene naa ndĩgũkorwo ĩgĩitanga mbegũ ciaku kana ĩkĩhuruja kana gũthikaa ũru, kwoguo macini nĩcirehete magarũrũku no nĩmogarũrũku arĩa mega na nĩciteithĩtie na njĩra nene.

Matinga rĩrĩa me maku nokorwo na ihinda o rĩothe rĩrĩa ũrenda gũtũmĩra ndũkũrio nĩ mũndũ, no rĩrĩa ũrenda gũkombora matinga maya, no nginya weterere mwene matinga maya-rĩ akwĩre nĩrĩ akoneka na ekwenda ũhũthĩre matinga make atĩa. Ningĩ nonginya ũgakorwo na mbeca tondũ ndũngĩoya itinga rĩa mũndũ ougwo atĩ wathiĩ gũtũmĩra. Rĩrĩa ũrakombora itinga rĩrĩ no nginya ũgakorwo na mũthenya ũrĩa ũkuoneka kana mũndũ ũcio ũrĩa wĩna itinga ekuoneka nĩgetha oke, acimbe mũgũnda waku kana akũgethere kana eke ũndũ ũrĩa wothe ũrenda gwĩkĩwo na matinga maya. Rĩrĩa itinga rĩ rĩaku ningĩ, no ũkorwo ona ihinda rĩrĩa gũtararĩmwo kana andũ matirenda kũrĩmĩrwo, rĩu itinga rĩaku rĩgũtinda hau ũgwo, hatirĩ ũndũ rĩreka, rĩerereire o hau ũgwo, rĩu-rĩ, ũgakora ati nĩ ta ũrathiĩ hathara tondũ itinga rĩu hatirĩ undũ rĩragũteithia nagwo rĩrĩa rĩikarĩte. Kwogwo-rĩ, kwĩna baida nene mũno rĩrĩa mũndũ wa, ena itinga rĩake. Hena maũndũ ningĩ moru rĩrĩa mũndũ agũkorwo agĩkombora tondũ rĩmwe mũndũ ũrĩa wakombora no akorwo agĩgũtĩria, mũthenya ũrĩa araugĩte nĩ egũka kũrĩma ũgakora atĩ mũthenya ũcio auga ningĩ ndekuoneka. Ningĩ ũngĩ agakwĩra atĩ mũgũnda waku nĩ mũnene mũno ndekũhota gũkorwo akĩrĩma kwa ihinda rĩigana ũna, ũgakora atĩ nĩmarakuongerera mbeca nyingĩ mũno, no rĩrĩa itinga rĩ rĩaku ũkũrĩma wega, hatirĩ handũ ũkũrũga ũgũkorwo ũkĩrĩma na njĩra nene na ningĩ ndũgukorwo ũkĩteng'era, ũkũrĩma kahora na hĩndĩ ĩyo ũgakora atĩ mũgũnda waku nĩwarĩmwo wega.

Tekinoronjĩ nĩ ĩkoretwo ĩgĩũka, ĩrĩa ĩrakorwo ĩgĩteithia mũno andũ kũhũthĩra thitima ciao, na to thitima ici cikoragwo cikĩrĩhĩrwo nĩ mũingĩ, nĩ thitima iria ikoragwo cigĩthondekwo na gĩko kĩa thamũ mũgũnda-inĩ kũrĩa kũrĩa kwĩna moguni maingĩ mũno. Nĩ kũratuĩka atĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ atee gĩko gĩake, kĩndũ ta mabebe, makoro ma waru, makoro ma marigũ, gĩko gĩothe kĩrĩa tũtũmagĩra mĩciĩ-inĩ, ũgakora atĩ gĩko kĩu gĩtirathiĩ hathara, nĩ kĩrakorũo gĩgĩgũteithia, tondũ gĩakunĩkwo-rĩ nĩ gĩkoragwo gĩkĩhĩa, gĩkahĩa kahoora rĩrĩa kĩhau thi, na kĩarĩkia kũhĩa, nĩ ũkoraga atĩ, no ũtũmĩre gĩko kĩũ gũthondeka thitima yaku ĩrĩa ũngĩtũmĩra ona kũruga kĩndũ ta ngasi-inĩ tũgatũmĩra kĩu ũguo, hĩndĩ ĩrĩa ũratherũkia maĩ maku no ũtũmĩre gĩko kĩũ tondũ kĩna mwaki mũingĩ mũno, na nĩ mwaki ũtekũrĩhĩra mbeca nyingĩ. Rĩmwe nĩ ũkoraga thitima nĩ ciora, no wĩna gĩko gĩkĩ, nĩ ũragunĩka mũno, tondũ hatirĩ thitima ũrakorwo ũkĩgũra. Nĩngĩ nĩ ũkoraga atĩ gas yaku nĩ yathira. Tondũ wĩna gĩko kĩrĩa-rĩ gĩthondeketwo na thitima gĩkahĩa wega-rĩ, gĩkoragwo na mwaki mũingĩ mũno ũrĩa ũngĩtũmĩra nginya kũruga, nginya macini ciaku iria ũrenda gũtũmĩra gĩko kĩu kĩrĩa gĩteithagia mũno. Kĩ rĩtwa riakĩo, nĩ gĩteithagia na njĩra nene mũno hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arakorwo agĩka maũndũ make ma o-mũthenya o-mũthenya. Koguo no njĩre andũ othe makorwo magicaria ũrĩa mekũhota kũona gĩko gĩkĩ, nĩgetha mahote magĩthondekerwo.

Thirikari nĩ ĩkoretwo ĩgĩteithia arĩmi rĩrĩa marakorwo makĩruta wĩra wao. Nokore atĩ he rĩmwe makoragwo magĩteithia arĩmi na kĩndũ twĩtaga macini cia kuhũra maaĩ, ũgakora atĩ thirikari nĩciarekereria macini ciao makahe arĩmi aya kana makamakomborithia kwa mbeca bacĩrĩre, magakorwo makĩhuthĩra macini ici cia kũhũra maaĩ mĩgũnda-inĩ yao, arĩa marakoragwo makĩtũmĩra maaĩ kũruta mĩgongo-inĩ yao makakua na mĩtũngi, magatũmĩra mĩgongo gũkua maaĩ macio kana matinga mao ũgakora atĩ nĩmakorwo makĩona moguni mega mũno tondũ thirikari nĩ ĩrekereirie macini icio iria cikoragwo cikĩhũthĩra mbombo kana gũikia maaĩ, kana kũruta tũnyamũ tũhana tũcuba. Tũcuba tũu natuo-rĩ, nĩtũteithagĩrĩria gũkorwo tũgĩteithia arĩmi arĩa marakorwo makĩruta ũrĩmi ũrĩa ũrabatara maaĩ ma ihinda inene. Ningĩ, nĩ ũkoraga atĩ mũndũ nĩ akorwo akĩnyihia mbeca irĩa aratũmagĩra, no ukore atĩ mũndũ aratũmagĩra mbeca nyingĩ mũno gũkorwo akĩhũthĩra mbombo icio kana gũkombora, norĩrĩa thirikari yateithia mũndũ ndarakorwo agĩtũmĩra mbeca nyingĩ, hĩndĩ ĩyo ũkona nĩwahonokia mbeca ciaku, ũkaruta mbeca ciaku wĩra ũngĩ ũrĩa ũrakorwo wĩnagwo.

Nĩgetha nyone maumithio mega mũgũnda-inĩ wakwa, he macini ta matinga iria ndũmagĩra. Tene ndĩratũmagĩra andũ ngame, ngakorwo ngĩkombora andũ ta ikũmi kana atano magakorwo makĩrĩma mũgũnda wakwa, ngakorwo ngĩmahe mbeca thutha wa kũrĩma. Rĩmwe nĩndĩronaga ati nĩmaratiga kũndũ kũmwe kana magathikĩrĩra, handũ harĩa hena ria, ũgakora matirakorwo makĩrĩma wega kana ũkona kũmwe nĩmathikania, ũgakora atĩ maigĩrĩra tĩri igũrũ handũ matarĩmĩte. No rĩrĩa ndĩna matinga nĩmarakorirwo makĩrehe wega mũno tondũ nĩmaratũma atĩ itinga rĩrĩ rĩrakorwo rĩgĩcĩmba wega. Rĩacimba ndirabatara gũkorwo ngita andũ, rĩracimba kwa ihinda inini mũno. Tene andũ nĩmaroyaga mathaa ta mana gũkorwo magĩcimba mũgũnda wakwa, rĩmwe kuuma thaa igĩrĩ nginya thaa inyanya. No rĩrĩa ndĩrakorirwo ngĩona matinga maya nĩmarandeithia mũno tondũ marakorwo makĩrĩma ihinda rĩnini mũno na cikarĩma handũ hanene. Matinga maya ningĩ-rĩ, nĩmarakorwo makĩenja marima, marenja marima mariku wega handũ itagũbatara gũka ningĩ ngorwo ngĩhuria huria. Tene andũ nĩmarakoragwo makĩcimba na gũkorwo makĩrenga marima maya, no marenga marima ũgakora matirarenga mega. Kwogwo-rĩ, nĩngoretwo ngĩona umithio mwega kũrĩ gũtũmĩra matinga maya, tondũ nĩmararĩma, makahanda magakorwo makĩgetha wega na ndirakorwo ngĩtũmĩra mbeca nyingĩ, kana ngakorwo ngĩiywo irio.

Gũtigĩrĩra atĩ macini ciakwa irĩa ndutaga nacio wĩra wakwa wa mũgũnda nĩ cigakorũo atĩ cigĩikara ciĩ theru nĩ ngoragũo ngĩcithambia. Nĩ ndĩcithambagia na maĩ rita rĩmwe kwa o rĩrĩa ndarĩkia kũruta wĩra ona okorũo nĩ kĩndũ ta kĩgethigethi nĩ ngoragũo ngĩgĩthambia ngatigĩrĩra atĩ rĩrĩa kĩarĩkia wĩra wakio, okorũo nĩ ta handũ kiuma kũgetha ngano, rĩrĩa kĩarĩkia nĩ ngoragũo ngĩkĩoya ngagĩthambia wega, ngareka kĩume ngacoka ngakĩiga wega handũ hatarĩ ũigũ na macembe mayo ngakorũo ngĩtigĩrĩra atĩ matinakorũo makĩgaca. Haya, kĩngũ ta matinga rĩ, gĩtinga nĩ gĩkoragũo na macember. Macembe macio makĩo nĩ ngoragũo ngĩmathambia na maĩ na ngatigĩrĩra atĩ nĩ moma wega, tondũ mangĩaga kũũma wega nĩ magĩaga ũigũ na ũigũ ũcio rĩ ũgatũma makorũo makĩgaca. Na magaca nĩ matuhaga mũno ũgakora atĩ matirahota gũcimba wega. Na nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩ ndamaiga wega na njĩra njega na njĩra ĩrĩa ĩgũtũma atĩ hĩndĩ ngĩenda kũmatũmĩra ndigakorũo na ũritũ o wothe rĩ, ndigagĩrĩra atĩ nĩ ndamathambia wega na ngacoka ngamaiga handũ harĩa hatarĩ na ũigũ, handũ harĩa ningĩ matekũhĩa nĩ riũa makorũo ma kũgaca. To ũguo, nĩ ndigagĩrĩra atĩ o mũndũ ũrĩa wothe woka gũcera ndagakorũo agĩthũkangia macini ciakwa kana wa gũcinyitanyita tondũ nĩ ũkoraga mũndũ anyita nĩ akoragũo wa gũthũkia. Kwoguo nĩgetha ngacimenyerera wega, nĩ ndigagĩrĩra nĩ ndera mũndũ ndagakorũo wa gũthũkangia.

Itinga nĩ macini njega, ĩrĩa ĩtũmagĩrwo mũno nĩ arĩmi a itũngũrũ, tondũ, macini ĩno ya gĩtinga-rĩ, nĩkoragwo ĩkĩenja mĩtaro ĩrĩa ĩtũmagĩrwo rĩrĩa mũndũ arenda gũkorwo akĩhanda itũngũrũ ciake. Macini ici nĩgetha cikorwo cikĩruta wĩra ũcio, nĩcikoragwo nonginya ũkorwo nĩũciĩmenyereire na njĩra njega tondũ citanambia, nĩũkoraga atĩ imwe nĩ nduhu, nanĩgetha gũtigĩrĩra atĩ nĩcienja irima wega kana mĩtaro wega, nĩũkoragwo ũgicinora, cianorwo wega, nícikoragwo cikĩenja marima maya kana mĩtaro ĩno. Na nĩgetha gũtigĩrĩra atĩ, ũndũ ũcio ndũnakorwo ũgĩcenjia, mamenyagĩrĩrwo na njíra ĩngĩ, atĩ warĩkia kũhũthĩra ũguo, nĩũkoragwo ũgĩthambia, macembe macio, nogakorwo ũgĩtigĩrĩra nĩwamaiga handũ hatarĩ na wũigo o wothe. To ũguo, mũndũ nĩakoragwo akĩrora atĩ, ciana citinakuhĩrĩria macembe-inĩ maya ma itinga, na citinakorwo cikĩmahutia. Nĩũkoraga rĩmwe, macembe macio ma itinga nĩmaunĩku, na nĩgetha matigakorwo ma gũtihia mũndũ-rĩ, ũtigagĩrĩra atĩ, rĩrĩa riunĩku niwarĩcenjia nokagũra rĩngĩ ũgakorwo ũkĩrĩkira hau nĩgetha rĩtigakorwo atĩ rĩkĩrehe hathara harĩ mũikari ũcio kana harĩ mũrĩmi ũcio wa itũngũrũ. Koguo-rĩ matiki nĩmakoretwo makĩrehe maũndũ mega mũno na maũndũ mararehe ũguni harĩ mũrĩmi wa itũngũrũ, ona mbombo nacio nĩũtigagĩrĩra atĩ nĩwacithambia rĩrĩa warĩkia nĩgetha cigakorwo ciaikara ciĩ theru na citigũkorwo cikĩgaca kana gũkorwo cigĩthũka.

Macini rĩ nĩcirehaga maũndũ maingĩ mũno marĩa marehaga mogarũrũku harĩ mũrĩmi o wothe wa irio, nĩkũrĩ kĩndũ ta kĩgethigethi kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩgetha ngano, rĩmwe nĩũkoraga atĩ nĩkĩrateithia mũno rĩrĩa mũndũ ũcio arakorwo akĩgetha tondũ ndaroya ihinda inene na nĩrĩrakorwo rĩkĩhũthia wĩra ũcio, no to ũguo rĩmwe nĩ ũkoraga atĩ kĩgethigethi kĩu nĩgetha gĩũke gĩkũgethere nĩkĩrabatara gwĩkĩrwo maguta nĩũkoraga maguta mau mena goro na nĩ maratũmĩra mbeca nyingĩ na ũgakorwo ndũrĩ na mbeca cia gũkorwo ũkĩrĩhĩra kĩgethigethi kĩu rĩu ũgakora atĩ nĩwathie hathara kana wĩna mathĩna maingĩ ũragerera nĩgetha ũkorwo ũkĩona kĩgethigethi kĩu, to ũguo kĩgethigethi kĩu nĩgĩkoragwo gĩkĩgetha handũ no gĩtinakorwo gĩgĩkinya mũico-inĩ kũu mũco-inĩ nĩ kũrabatara ningĩ ũcarie andũ arĩa magũkorwo magĩgũteithĩrĩrĩa kugetha kũu mĩicoinĩ kana kũrĩa kĩgethigethi kĩu gĩtarakorwo gĩgĩkinya koguo mũndũ nĩageragĩra mathĩna maingĩ no thutha wa ũguo mũndũ nĩakoragwo akĩona moguni make. Kwĩna njĩra ĩngĩ ya macini ici tondũ nĩũkoraga kĩndũ ta itinga rĩ macembe macio rĩ rĩmwe nĩ maunĩkaga rĩrĩa marakorwo makĩrĩma mũgũnda waku na ũgakora nĩ wathie hathara tondũ no nginya ũgure icembe rĩngĩ, nĩgetha rĩohererwo itingainĩ rĩu nĩgetha rĩkworwo rĩgĩcoka gũthie kũrĩma mũgunda waku. Mau nĩ mathĩna mamwe marĩa monekanaga rĩrĩa mũndũ aratũmĩra macini ici iria ihũthagĩra moko ma mũndũ.

Macini nĩcirehete ũguni mũnene rĩrĩa mũndũ arakorwo agĩthie kũhanda indo ciake kĩndũ ta mbembe nĩkĩo ibataraga gũkorwo ikĩhandwo handũ hena marima kana handũ hena mĩtaro, rĩu rĩ nĩkũrĩ na macini iria cikoragwo cikĩenja marima maya kana cigakorwo ikĩenja marima marĩa marakorwo makĩhũthĩka hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arenda kũhanda kĩndũ ta mboco kana minji kĩndũ kĩrĩa gĩothe kĩrĩa kĩraendere gũbatarwo. Rĩu rĩ nĩũkoraga atĩ rĩmwe mũndũ nĩakorwo arĩ na ũigĩrĩrĩki mũnene nĩgetha mbegũ ciake citigakorwo cikĩũra, watũmĩra macini ici citikoragwo cikĩũria mbegũ ciaku citikoragwo cikĩũra tondũ nĩcikoragwo cigĩikia marimainĩ wega kana mĩtaroinĩ yaku wega ningĩ nĩcikoragwo cigĩteithia mũno hĩndĩ ĩrĩa cirakorwo cigĩthika tondũ andũ nĩmathikaga ũru no macini ici ithikaga wega ũgakora atĩ ona hĩndĩ ya kũrĩmĩra ndũgũbatara gũtinda ũgĩta andũ tondũ nĩciũkaga ikarĩmĩra wega, macini ici nĩtagĩtinga tinga kĩrĩa gĩteithagia mũno nginya hĩndĩ ĩrĩa ũracimba ũgakora ona kũhanda gwaku gũtinakorwo gwĩ kũritũ mũno tondũ ciahanda na citinakorwo ikĩiya andũ nĩmaiyaga no macini ici citiyaga andũ nĩmathiaga makarĩmĩra ũru no macini ici citirĩmagĩra ũru irĩmagĩra wega koguo nĩmarehaga matanya mega na ũgakora mũndũ ndanathie hathara hĩndĩ ĩrĩa aratũmĩra macini ici cia kũruta wĩra wake hĩndĩ ĩrĩa arenda kũhanda.

Rĩrĩa mũndũ arenda gũthĩĩra mahiũ make irio, nĩ abataraga gũkorwo ena macini, no ũkorwo wĩna macini yaku, kana ũkorwo na macini ya gũkombora. Nĩgetha ũkorwo ũgĩthĩya hena kĩrĩa ũkoragwo ũgĩbatara, tondũ kwĩna macini ĩtũmagĩra thitima, ũkorwo na thitima. Hena ingĩ itũmagĩra moko, no nĩ macini njega na nĩ ithĩyaga wega. Koguo-rĩ, macini ici-rĩ, mũndũ nĩ akoragwo agĩthĩya kĩndũ ta mabebe, mabebe ma mbembe kana thara, agakorwo ũgĩthĩya kũhinyia, nĩgetha mbũri yaku kana ng'ombe yaku, mahiũ maku nĩgetha magakorwo makĩrĩa irio iria ciĩna bata na makorwo metigũkorwo magĩthũkangĩa. Macini ici-rĩ, nĩ cikoragwo cikĩhũthĩrwo nĩ andũ aingĩ mũno, ona gũtuĩka amwe matikoretwo makĩmenya atĩ macini ici nĩ cikoretwo cikĩrehe wega mũno, maũndũ maingĩ mega marĩa maratũma atĩ mũndũ ndegũkorwo agĩtinda hau ũguo na banga agĩtinangia, tondũ wekĩra harĩa thĩiniĩ, mũndũ akoragwo agĩtwara kĩndũ ta mahuti ma mbembe, ũkamatonyia, magakorwo magĩthĩyo, magathĩyo kahoora. Wona ta matuĩka ũrĩa ũkwenda kana agakorwo ũkĩmarogota, ũkamacokia thiinĩ, magakorwo magĩthĩyo wega na njĩra njega. Warĩkia ũgakora atĩ, no woye mahuti mau ũhe mahiũ maku, na nĩngĩ ũgakora atĩ, matinakorwo magĩthũkangio tondũ mathĩyo wega na njĩra njega, na makorwo makĩiganĩra ũrĩa wothe ũkwendaga.

Macini cia gũkama nĩcikoretwo cikĩrehe moguni maingĩ mũno, harĩ arĩmi othe a ng'ombe, arĩa makoragwo magĩkama, kana mbũri cia gũkama, nĩtondũ, macini ici rĩ, nĩcikoretwo cikĩnyihia mahinda marĩa mũndũ aratũmagĩra gũkama na moko make, tondũ wamekĩra harĩa, marakorwo magĩkorwo magĩkama wega, na matigũkorwo magĩita, na rĩmwe nĩũkoraga atĩ, rĩrĩa mũndũ arakorwo agĩkama na moko, nĩarakorwo agĩte iria rĩingĩ mũno, iria nĩrĩitĩkaga onokorwo mũndũ ndekwendaga, no macini ici, cititaga iria ona inini, ningĩ cikamaga iria rĩothe rĩkauma nyondo-inĩ ya ng'ombe kana mbũri-inĩ yaku ya gũkama, nĩũkoraga atĩ, rĩrĩa mũndũ arakama nĩũtigagia iria rĩmwe na rĩmwe rĩgacina ng'ombe yake, kana mahiũ make. No ningĩ, rĩrĩa ũratũmĩra macini, rĩkoragwo rĩkĩnina rĩothe na rĩu rĩ, ng'ombe yaku ndĩgũkorwo yakũhĩa nĩ iria rĩrĩ, ng'ombe yaku ndĩkũhĩa nĩ iria atĩ tondũ nĩũtigirie, tondũ macini ĩhihaga iria rĩothe, iria rĩaku rítigũkorwo rĩgĩitĩka, ningĩ ũndũ ũngĩ, iria rĩaku rĩkoragwo rĩ rĩega, tondũ, ĩrĩroraga atĩ, ng'ombe ĩno ndĩrĩ na iria, koguo ndũgũtinda ũkĩmĩ , ũgĩtinda ũkĩmĩtia iria rĩngĩ, yanina iria ĩkeherera. Wee ta mũndũ noũkorwo ũgĩkama, ũgakora atĩ nĩũra nĩũrakorwo ũkĩmĩũmĩria. No macini ici citiũmagĩria ng'ombe, cikamaga iria rĩothe na rĩgatigĩrĩra atĩ iria rĩaku rĩ nĩrĩrauma rĩ na njĩra njega na iria rĩgakorwo rĩ rĩtheru.

Kwĩna umithio mũnene mũno rĩrĩa mũndũ arakorwo agĩtũmĩra macini ciake gũkorwo agĩka ũrĩmi, maciini icirĩ, nĩcithondeketwo ũndũ atĩ cigũteithĩrĩria gũkorwo nocikorwo cigĩcimba mũgũnda waku, cikorwo cikĩenja marima, cikorwo cikĩenja mĩtaro, cikorwo cikĩhanda gwĩkĩra mbegũ marima-inĩ marĩa, kana mtaro-inĩ ĩrĩa na cikorwo cigĩthika. Ríu ũndũ ũci nĩũgĩkoretwo ũkoretwo wĩ ũndũ mwega tondũ nĩũkoraga atĩ, mbegũ ciaku citigũkorwo cigĩitĩka rĩrĩa cia ciakũra wega na ciarehe umithio mũnene, nokona atĩ, mĩmera yaku nĩyauma ĩmĩega na ĩ mĩingĩ. Kĩndũ ta minji, nĩgĩkoragwpo gĩkĩgia andũ aingĩ mũno rĩrĩa marakorwo magĩkĩra marima-inĩ. No rĩrĩa wahũthĩra macini ici, tondũ ciĩkagĩra marima-inĩ wega na citigũithagia kando kana cigakorwo cikĩhurunja, ũkoraga atĩ, irio ciaku nĩciauma wega minji ciaku cikauma wega na citegũthũkangio kana kũiywo. Macini ici citiyaga mbegũ ciaku na hĩndĩ ĩrĩa ũrahanda ũgakora atĩ nĩwona umithio mwega rĩrĩa ũrakorwo ũkĩgetha irio ciaku, kana rĩrĩa ũrakorwo ũkĩendia ũkona atĩ, ndunathiĩ hathara ĩrĩa ũngĩrathire hĩndĩ ĩrĩa we ũngĩrehandĩire kana gwĩta andũ makũhandĩre, koguo nĩcirehete umithio mwega harĩ andũ.

Haha rĩ, ũyũ nĩ mũtumia na mũthuri wake, mũtumia ũyũ rĩ, aronekana atĩ arakorwo agĩtwarĩra mũthuri wake irio cia kũrĩa na maai ma kũnywa, aratũmĩra thani gwĩkĩra irio na agatũmĩra ngirathi ĩrĩa gwĩkĩra maai. Nĩaronekana atĩ nĩaratwarana na ũndũire wa mũgĩkũyũ ũrĩa atĩ mũtumia nĩwe akoragwo akĩhe mũthuri wake irio, nĩaronekana atĩ nĩ mũtumia wĩna gĩtĩo na nĩaroneka atĩ nĩ mũtumia mũtheru ngirathi ĩyo nĩronekana atĩ nĩ theru na maaĩ marĩa me harĩa thĩiniĩ nĩ maai matheru, ningi, irio ici nĩarakorwo agĩcirora tondũ cironekana atĩ nĩakoretwo agĩcihumbĩra kana gũcikunĩka na thani ĩngĩ nĩgetha citigakorwo cia kũgĩa gĩko kana ciagũkorwo cikĩhora. Ningĩ, nĩaronekana nĩ mũtumia mwĩnyihia tondũ ona ũrĩa anyitĩte nĩanyitĩte na njĩra njega nĩ mũndũ ũronekana atĩ nĩendete mũthuri wake nake mũthuri wake aronekana atĩ nĩetĩkĩrĩte mũtumia wake na akamũtĩa, tugaga atĩ mũthuri angĩtĩa mũtumia wake, mũtumia ũcio nĩagũkorwo wa kũmwenda na kũmũrũmbũiya na nĩkĩo kĩroneka ati haha mũtumia ũyu nĩarakorwo akĩrũmbũiya mũthuri wake na njĩra nene ya kũmũhe irio ona maai, irio ciagũtũma atĩ mwĩrĩ wake ũkorwo na ũgima mwega wa mwĩrĩ na maai nĩgetha ndagakorwo agĩitwo nĩ irio icio, ũyũ nĩ mũtumia mwega na nĩarakorwo agĩka ũndũ mwega mũno.

Macini nĩcikoretwo cikĩrehe magarũrũku manene mũno, marĩa mega, to nĩcikoretwo cigĩteithia mũno harĩ ũruti mwega wa wĩra. Nĩũkoraga atĩ, macini nĩirakorwo cikĩhũthia wĩra, okorwo nĩ macini cia kũhũra ndawa ugakora atĩ, ciahũra ndawa wega hatarĩ gũtiga handũ harĩa hatahũrĩtwo ndawa. Ningĩ ũgakora atĩ macini ta cia kũrĩmĩra irio cikoretwo cikĩrĩmĩra weega handũ harĩa andũ marakoragwo makĩrĩma magatigia kũndũ kũmwe gũtarĩmĩirwo, kana magathikania manyeki, kana gũkorwo magĩthika ona irio, thikũ ici rĩ, macini cikoretwo cigĩũka cigakorwo cikĩrĩmĩra wega. Nĩkũrĩ na macini cia kũgetha, ta indo ta kĩgethigethi iria cikoragwo cikĩgetha na nĩ cikoretwo cĩgĩteithia na njĩra nene tondũ ta kĩgethi rĩ, kĩgethaga ngano, gĩgatigĩrĩra atĩ nĩkĩagetha weega gĩtegũtigithĩria gĩgacoka gĩkoya ngano ĩyo, gĩkamĩenyũranga, gĩgacoka gĩkamĩkĩra makũnia-inĩ koguo nĩkĩrahũthia wĩra, wĩra ũrĩa mũndũ arakoragwo akĩruta mũingĩ, kana kũruta kwa ihinda inene, noũkore atĩ, mũndũ nĩararuta wĩra wa kũgetha mũthenya mũgima no kĩgethi kĩu rĩ, gĩkũgetha mahinda manini kana mathaa manini okorwo nĩ ta mathaa matatũ gĩcoke kĩhinyie weega gĩĩkĩre ona ngano yaku makũnia-inĩ rĩu tũkona atĩ macini ici nĩcirarehe maũndũ mega mũno na gũtũma gũgakorwo na ũhũthũ hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arakorwo akĩhanda kana kũgetha.

Ũyũ nĩ mũndũ ũraruga irio agĩtũmĩra thaburia na ngũ. Nĩaroneka atĩ kĩrĩa araruga arakorwo agĩkĩra cumbĩ no arekĩra cumbĩ ucio agĩthima na guoko. Ũndũ ũrĩa ingĩkorwo ngĩka niĩ nĩkwĩra mũndũ ta ũyũ akorwo akĩrora kana mwaki wake nĩũrakana agakia mwaki agacoka akaigĩrĩra thuburia yake ĩtuĩke ya kũhiũha. Hĩndĩ ĩyo rĩ, akorwo araruga kĩndũ ta nyama akareka thaburia ĩyo yahiũha agekĩra maguta agatinangia gĩtũngũrũ gĩake akarikia hau thĩiniĩ. Agakoroga agatigĩrĩra atĩ gĩtũngũrũ gĩake nĩkĩahĩa agacoka akoya nyanya agatinangiria hau agakoroga, agatigĩrĩra atĩ gĩtũngũrũ na nyanya nĩcianyitana. Agakunĩka akareka nyanya icio cikorwo cia kũhĩa wega. Ciarĩkia kũhĩa agacoka akoya nyama yake agaitĩrĩra, arĩkia gũitĩrĩra agakoroga agacoka agekĩra gacumbĩ kanini kĩrĩa ingĩmũĩra haha nĩ atĩ rĩrĩa aracunga cumbĩ wake, agatigĩrĩra atĩ nĩathima cumbi ũcio acunga cumbĩ ndũgakorwo wĩ mũingĩ ekĩra gacumbĩ kanini akoroga agacoka agakunĩka irio ciake nĩgetha citigakorwo ciakũgĩa ndogo. Arĩkia gũkunĩka agacihe ndagĩka nini agacoka agacioya agacama akaigua kana cumbĩ nĩ mwega, kana irio nĩciiganĩire wega. No wĩkĩre gathufu kanini kana wage gwĩkĩra, kũringana na ũrĩa ũrakorwo ũkĩenda. Ũguo nĩguo ingĩkorwo ngĩruga, na ũguo nĩguo cirugagwo wega.

Ĩno haha ĩtagwo toci, ĩtũmagĩrwo kaingĩ rĩrĩa mũndũ arenda kũmũrĩka handũ, harĩa hena nduma. Ningĩ toci ĩno, no to handũ harĩa hena nduma ũngĩkorwo ũkĩmĩtũmĩra, rĩmwe nĩĩtũmagĩrwo kũrora kĩndũ rĩrĩa kĩ rungu. No ũkore atĩ hena rĩmwe ũngĩkorwo ũracaria indo ciaku, no ndũrakorwo ũgĩciona wega, ona angorwo ti ũtukũ, no ũkorwo handũ harĩa ũrarora he thĩiniĩ mũno. Rĩu mũndũ atũmagĩra toci ta ĩno, gũkorwo akĩmũrĩka. Wamũrĩka nĩũkoragwo ũkĩona kĩrĩa ũracaria, na ũgakorwo wa gũkĩoya. Ningĩ toci ĩno, nĩĩtũmagĩrwo mũno mathibitarĩ-inĩ, rĩrĩa mũndũ e mũrwaru ngothi, mamũrĩkaga na toci ta ĩno, nĩgetha magakorwo makĩrora kũrĩa mũndũ arwarĩte, kana hihi-rĩ, nĩ mũrimũ ũrĩkũ ũcio ũracũngĩrĩria gũkorwo akĩrwara ngothi yake? Koguo toci ĩno nĩ kĩndũ gĩkoretwo gĩgĩteithia mũthenya o mũthenya, ningĩ kwanja mambura marĩa kwĩna kwĩna nduma, mũndũ atũmagĩra toci ta ĩno gũkorwo akĩona wega. Koguo nĩ njega, na nĩĩkoretwo ĩkĩrehe maũndũ maingĩ mega, na no njĩre o mũndũ agakorwo na toci yake nĩgetha ahote gũkorwo akĩona, hĩndĩ ĩrĩa kwĩna nduma, kana rĩrĩa aracaria kĩndũ gĩake rungu.

Gĩcagi kĩrĩa kĩũĩkaine mũno thiĩnĩ wa Kenya, Gatagati ka Masai Mara na Lamu, nĩ Masai Mara. Kũndũ gũkũ kũĩkaine mũno, tondũ nĩgũkoragwo na nyamũ nyingĩ, iria andũ mathiaga kwĩrorera kũu. Ningĩ nĩ kũndũ gũkoragwo gwĩ kũhoreru mũno, na nĩkĩo andũ mendete gũthiĩ kũu. Nĩkũĩkaine ningĩ mũno, tondũ nĩgũkoragwo na kabira ya mathai, arĩa makoragwo magĩkenia mũndũ. Nĩũkoraga atĩ nĩmendete ũndũire wao, na nĩkĩo andũ mathiĩ kũu ũgwo, nĩmakoragwo makĩinĩrwo nĩ mathai aya, ũgakora magĩkenia andũ. Koguo ũgakora atĩ nĩkũndũ kwamenyekana mũno. Ningĩ andũ a nja, bũrũri wa nja, nĩmakoragwo magĩũka kwĩrorera, makarĩha marĩhi manini, namoga maka makerirera nyamũ. Rĩu ũgakora atĩ nĩmararehe mbeca nyingĩ, harĩ andũ a Kenya. Nĩkio kũndũ gũkũ kũĩkaine, gũtiũĩkaine tu nĩ andũ a Kenya, nĩkũĩkaine nginya nĩ andũ a maburũri manja, tondũ nĩmendete ũndũire wa mathai arĩa mokaga kuũ, namagoka makaina, kana makonania irio ciao iria makoragwo makĩ makĩruga. Ningĩ nĩmaikaraga tũnyũmba twao twĩtagwo Manyatta arĩtuo nĩtuo andũ mendeete gũikara, nĩgetha makũngũĩre ũndũire wao. Koguo kũndũ kũĩkaine mũno, gatagatĩ ka kuũ kwĩrĩ, nĩ kũndũ gwĩtagwo Masai Mara, na nĩkũndũ ingĩra mũndũ o wothe ũrĩa ũrenda gũthiĩ gũcera, athiĩ kũndũ kũu, athiĩ erorere, tondũ nĩ kũndũ kwĩ rugarĩ mũthenya, na nĩkũndũ kwĩ heho ũtukũ.

Gaka nĩ gatemu, karĩa gakoragwo gathondeketwo, ũrĩa andũ mangĩkorwo magĩthiĩ hau gwĩtubĩra na njĩra ya gwĩkenia. Handũ haharĩ, nĩhakoragwo na andũ mwanya mwanya, na ũgakora atĩ matikoragwo me maaĩ manini, nĩ maaĩ maingĩ, no makoragwo mathimĩtwo ũrĩa, mũndũ ndangĩhota gũkuĩra hau, tondũ ũbatiĩ waingĩra hau-ũguo, ũgakorwo wa kũerera igũrũ, no ndũgakorwo wĩ wakũrika nathĩ. Ũndũ ũyũrĩ, nĩndĩndathiĩ kũgeria, na rita rĩambere hatiarĩ hahũthũ, tondũ nonginya ingĩacaririe mũndũ ũrĩa ũngĩakorirwo agĩbundithia ũrĩ ingĩkorwo ngĩtubĩra. Nĩndakorirwo ngĩhinga maniũrũ, nĩgetha maaĩ matigakorwo ma kũingĩra maniũrũ nandigakorwo wa kũremwo nĩkũhihia. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ, nĩharĩ na heho nyingĩ. Mũndũ nĩaiguaga maaĩ mau me mahehu akorwo matikoretwo ma kũhiũhio. Nĩgũkoragwo na tũtemu tũrĩa makoragwo makĩhiũhĩrio maaĩ nĩgetha matikaigue heho. No ningĩ nĩkũrĩ kũngĩ maaĩ makoragwo me mahehu. Na rĩu nĩndaiguire heho mũno, ngĩcoka ngĩmenyera. Watonya maaĩ-inĩ waikara thutha wa ndagĩka ithano, mũndũ nĩakoragwo akĩigua ti ũndũ mũritũ, na ũgakorwo ũkĩhota gũtubĩra wega. Ningĩ, nĩndakoretwo ngĩremwo nĩgũkorwo ngĩerera igũrũ, na nĩndakorirwo ngĩbundithio, nginya ngĩmenya atĩ mũndũ ndaingagĩra thĩinĩ mũno , mũndũ nĩereragĩra igũrũ, na ũgathiĩ kahora kahora nginya rĩrĩa ũrĩmenya ũrĩa mũndũ akoragwo agĩtubĩra.

Ũyũ nĩ mũtumia arataha maĩ na arakorwo akĩmekĩra na baibũ, no arakorwo akĩmataha kuma irima-inĩ, ũndũ ũyũ rĩ, nĩũkorwtwo ũgĩcenjia tondũ tene, andũ makoragwo magĩka ũũ magacoka magakua maĩ maya, na mĩgongo yao na cuka, kana magakorwo atĩ, makĩmekĩra mũtwe-inĩ, magakua na mũtwe, nangĩ magakorwo magĩkua na mũgongo. ningĩ nĩkũrĩ kĩndũ twĩtaga huirimbarũ, ĩrĩa andũ atũmagĩra gũkua, ũndũ ũyũ nĩũcenjetie mũno, tondũ nĩũrakora atĩ, handũ ha maũndũ maya maingĩ, maĩ nĩmakoretwo magĩkĩrwo nĩ thirikari, magakorwo magĩcaria handũ harĩa megũkorwo magĩkĩra, magatwĩka a gũtaha, na njĩra nini, ĩtarĩ nditũ, ũgakora atĩ, kaingĩ, rĩrĩa mũndũ arakorwo agĩtaha maĩ, ndarakua na mĩtũngi, arataha, agĩkagĩra handũ harĩa arenda gwĩkĩra, tondũ hena baibũ ĩrĩa ĩkuhĩrĩirie, ningĩ o mũciĩ o mũciĩ, nĩũkoretwo wĩna, wĩna handũ harĩa marataha maĩ, matitindaga magĩthiĩ kwene, kana handũ harĩa mararĩhĩra maĩ, gũkorwo magĩtaha maĩ maya mao, kwoguo nĩ ũndũ ũcenjetie na njĩra nene.

ĩno nĩ thuburia, ĩnyitĩtwo na kamata, kaingĩ, nĩtuonaga atĩ, ũndũ ũyũ-rĩ, watũmĩkaga tene rĩrĩa andũ makoragwo makĩhagũra thuburia ciao kuma mwaki-inĩ, nanĩgetha matigakorwo a kũhĩa moko-rĩ, matũmagĩra kamata ĩno, ĩthondeketwo na waya na cuuma, ĩkanyitithanio, ũrĩa mũndũ anyitaga na guoko kũmwe kana merĩ, ũkamĩharũkania, torĩa magathĩ makoragwo, wamĩharũkania ũguo, nĩũkoragwo ya kũnyita thuburia wega, na hĩndĩ ĩyo ndũgũkorwo wa kũhĩa, na noĩrute thaburia wega kuma mwaki-inĩ ĩkorwo ya kũmĩiga thĩ. ũndũ ũyũ ũrandirikania mũno, hĩndĩ ĩrĩa ndakũraga, nĩtwatũmagĩra kamata mũno, na ngona atĩ ũũ nĩguo twakoragwo tũkĩ, tũkĩhagũra irio citũ, to ũguo, ũndũ ũyũ noũrahanĩka ona thikũ ici, tondũ tũtũmagĩra o kamata onakorwo nĩgũokire na thaburia iria mũndũ atakoragwo akĩhĩa moko, ningĩ notũtũmagĩra kamata ĩno gũkorwo tũkĩruta thaburia citũ kana tũkĩmĩcenjia kuma harĩa ĩrĩ, tũkamĩtwara handũ hangĩ. Ũũ nĩ ũndũ mwega mũno na nĩũtũmaga ngerirĩria maica marĩa makoragwo hau kabere, rĩrĩa gũtakoragwo na mathĩna maingĩ, rĩrĩa tene, mũndũ ndamakaga atĩ, nonginya ũgũre thaburia cia goro, nĩgetha ndũkahĩe, twatũmagĩra kamata ĩno, tũkamĩoya, tũkamĩcokia wega, tũkamĩthambia, ĩgakorwo ya gũikara, ningĩ nĩyateithagia mũno atĩ kĩndũ ona kĩngĩkorwo gĩ kĩritũ, nĩũkũhota gũkorwo ũgĩoya wega mũno, hĩndĩ ĩyo ona kĩndu gĩ kĩritũ nĩũgũkorwo wakĩoya wega mũno.